Ore erishata pookin ashuu enkata pookin nidol ena neyiolou ajo ore kuna naa impuka kuna ashua terere nauno tolchamba ore kuna terere naa tolchamba ake etuunoki liang nidol ajo etabawua erishata naku kuna terere naa inji eifaa kuna oitoi teniun kuna puka ashua kuna terere.